olameyu enyamali enkop ang' oleng naa inyialayie isiaiting' biasharani ooltung'anak, eunore oo nd'aiki enkiremore tenebo enkirirra oo inkishu ontare naa ore ilaramatak loo ntare oloonkishu neimatie enyamali te nkaraki etwata inkishu oleng' te nkata olameyu neisulaki inkishu amu ninche oshi nemeidimu olameyu naa keyieu niche enchan oleng' amu keyieu enkare pooki kata neyieu inkujit kumok.

Kaikashie naai nanu esiai naas tiang' alang' enaas tenkopis, amu ore paas esiai tiang' naa keikiti gharama alang' tenalo enkoips. Ore entoki edukuya naa gharama elototo amu lasima piing'oru entoki nilotie anaake enkopis naa lasima piing'oru entoki nilo anya tenaduo kopis kake ore sii tiniton aas esia tiang' naa kelelek amu miyata ngoilikinot kumok anaa iton ake tiatua aji niyas esiai aitobiraki borake metaa iyata entoki naji internet sidai.

Ore engolikinot sapuk natii enkop ang naa aah elaunoto enkare aah ore nai teneaku kagira aas esiaai anaa enkiremore na kalau enkare amu kelo neaku olameyu neaku ore entumoto enkare na kegol tenkakenya ingira abukoki ntapuka ininok nijaaaku oltungani opik nkishu olaramatani loonkishu nikintanyamal si entumoto enkare onkujit. Ore enkae na enatiki naji internet nijo aas nkulie siatin anaa natii online, meitumoki ataasa itii orpurken.

Aidipa enkisuma aai esekondari, aidipa enkisuma ee primary naidip ene sekondary naitoki alo enkisuma aai e university aaah neaku nono tokitin nanu aitabayie ,naidipa ateshetaki mamaai enkiti aaji enkiti aji ake duo emabati nara onguan, neaku noba baa ataasa tolarin otulusoitie

Ore enasiai naa keret oltungani aa kadolita ajo ore kuna tokitin naa naitobirieki enkomom na keiitau eririe tenkomom neitiship oltungani neitisip oltungani metisidana naekincho metaa iyata engeno naiyata, mintoki atum enkuretisho teneining ati iltnganak kumokame keaku ira sidai na kesipa enkomo aa neaku ore enatoki na kiko oltungani petaa kesafi .

ore iltung'anak kutitik entoki nimisho metishipakinoto isiaitin naa ore ninye entoki e dukuya naa endaa tenemetii esiai, kenyorr iltung'anak kutitik ewueji esiai natii endaa naa tenelo naaji oltung'ani esiai naa ketum endaa nanya lunch aa neeku ore naaji inkampunini naa kidim ataas aikuna peyie eeku keetay endaa nanya iltung'anak nisulaki elelero tenepuo esiai neponiki sii ormushaara amu kiba e lelero ormushaara kiti.

Keishakino neponari mbenkin nisulaki tonkaulele tontaunini onkaulele amu wore ltunganak loonkaulele oitumia mbenkii ,na kelakwakino tenkumoi neaku mpaka ningoru oltungani ropiyiani tena oltungani naji otii suswa na ambaka peelo narok aingoru embenki, neaku keyiu nai nepiki mbenkini ewoi nijo suswa peyie naa etil lolo parakuo lina kop pemeitoki anyamalu ten siaai ebenki.

egari ena naaji super metro naa ore orkasi lenye naa pee enap iltung'anak pooki kila engolong', kake keeta siininye wejitin naa kee sishore ,keesishore orbaribara le kitengela elo nairobi emu thika high way nelo ampaka makongeni, neeku ore ena naa egari nanap iltung'anak naa kisidai servises enye.

ore ena pisha naa kadolta naa kadolta ajo episha natii iropiyiani naipangaki neeku kegirai aiken tenakata enaa enaikununo tenapisha amu kitodolu ajo etororoki aiken, naa ore kuna pisai naa inkeek ,enchata we enchata inkeek oo iropiyiani ekenya.

Eunore orkiek ena, adolita enkiti ayieni kiti naunito irkiek embaki na kegira aun eeta enkiti project naasita arashu tesukul egirai aun irkiek, na ore esidano eunoto orkiek naa ore irkiek na keisaidia enkop aah kiboyo osiwuo ,neyau sii enchan neaku meetae olemeyieu ,ore nkwapi kumok naatai irkiek naunitoi irkiek nemeetai olameyu na ore lolo tunganak na lairemok laramatak lolchambai oleng neetai endaa tenkop enye .Kake ore enkop nemetii irkiek naa kesuj ninye etoyu tenkaraki rkiek nannche oshi oyai enchan. Neaku kesidai eunoto orkiek na sidai sii eramatare ontokitin.

Ore entoki nanyorrie ena bae, na ore entoki nabo, na iropiyiani napika apa oltung'ani ebenki enye yeang',ah nepiki keji homebank ,nepik enkiti toki neeku keshomo taata awoshu, abuku, adol ajo kebaa iropiyiani natii. Na idol ajo esotore ore entoki nanyorrie ena, na aisidai amu ekisefaki ropiyaiani inonok tenkoitoi nalelek, ming'ang'ana entoki ake naba enaa eninoto, nipik. Idolta ajo kesidai ena oleng' nisulaki, ajoki nai ntomono natii nkang'itie, peeta pookin benki enye yeang'.

Adolita enchilingi nabo e kenya nadolita nchilingini imiet e kenya, nadolita aah aa nchilingini chilingini tomon e kenya, nadolita nchilingini tikitam arashu shirini e kenya, ore kuna nchilingini pookin amu nchilingini onguan adolita tenewueji na ee keitayu salasini na sita. ore si kuna shilingini pookin na tolari longalifuni are otomon oisiet itobiraki.